Mũgũnda wakwa nĩ ngoragwo na mbũri, nĩ ngoragwo na ng'ondu na nĩ ngoragwo na thenge. Mburĩ ngoragwo nacio ikũmi, ngondu inyanya na thenge mũgwanja. Ng'ondu ciakwa nĩ kwendia nyendagia gĩthĩnjĩro na rĩmwe ngendia ngothi tondũ nĩ ĩtũmagĩrwo gũtuma nguo. Mbũri cia gũkama ĩ, icio nĩ iria nyendagia, icio ndiendagia. Thenge ĩ, nĩ kwendia nyendagia, na o thenge ndendia, ngongerera kĩrũhĩ, na ngathiĩ na mbere na gũciĩrĩithia irĩ nini nginya inenehe, ndĩciendie, ũcio nĩguo ũkoragwo ũrĩ wĩra wakwa,

Haha nĩ andũ mokĩte cũngĩrĩru. Metereire kũheyo ndeto. Maikarĩte itĩ-inĩ, metereire gũkinyĩrwo kana gwĩtwo mahote kũingĩra wabici mwaya mwanya kũringana na mabataro marĩa o mũndũ auma namo. No hena ũmwe ũrũgamĩte na ekĩrĩte T-shirt ya rangi wa nyeni. Ũcio ndĩreciria nĩ mũruti wĩra kũu.